Ũndũ ũyũ wĩkagwo kũhũthĩra macini ĩhũthagĩra mwaki wa thitima, gũcinĩrĩra indo ta mĩrango, ndirica, kana o na ngĩti, iria cirahũthĩra cuma.

Wa mbere, ũrĩme mũgũnda waku kana gĩcigo kĩrĩa ũrenda kũhanda, ũcoke ũteme marima kana mĩtaro, wĩkĩre thumu, ũcoke wĩkĩre mbegũ ciaku cia mboco ũgĩthikagĩrĩra.

Ũrute ria na nyeki, ũrĩme ũkĩhũraga mabũrũ nginya tĩri ũhũthe, ũcoke wongerere thumu na ũtukanie na tĩri, ũteme mĩtaro, ũcoke wĩkĩre mbegũ ciaku na wũitirĩrie maĩ.

Gĩcunjĩ kĩrĩa gĩkũhũthĩka kĩa mũgũnda nĩgĩgũkorwo gĩ kĩnini, na ningĩ cihanda cihandanĩirio nĩiteithagia kũiga wũigũ wa tĩri, na waru nacio nĩikuhota kũgirĩrĩria mĩrimu na tũtabi gũkinyĩra nyanya.

Mbaara gũtuthũka kĩũngano-inĩ kĩa ma MCA a Machakos, na ũrugari wa ũteti bũrũri-inĩ gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri na Rigathi Gachagua.

Gũthecerwo ciana cindano, gũthondekwo maitho, kũheo ndawa cia kũbanga ũciari, gũthĩnjwo, atumia kũheo ciana na gũkũrwo magego.

Kῦheo certificate ya mῖtugo mῖega, kῦgata marῦa ma gῦtwara ngari, kῦoya gῖbandῖ, kῦiyῦria passport na kῦgata marῦa ma kῦhῦra mbica nyanjara-inῖ cῖa nyamῦ.